Maya metagwo matunda ma matoromoko, makũraga mahana mĩigua. Wahanda mũgũnda, ũkagetha maakũra, makeruha. Mateithagia mũndũ gũtheria thakame mwĩrĩ-inĩ.

Ici ciĩtagwo nganga. Irĩithagio mĩciĩ-inĩ. No ũhũthĩre kũirĩithia cia matumbĩ, kana cia nyama. Na rĩngĩ maita maingĩ nĩ ihũthagĩrwo kũgemia mĩciĩ ta mahũa ma muciĩ.

Ĩno nĩ nyoka mũthemba wa gĩĩko na nĩcionekaga gĩthaka-inĩ. Na rĩngĩ nĩ yoka area ya mũciĩ yakorana na tũcui tũnini twa ngũkũ haha, nĩho tũrona ĩnyitĩte kamwe na ĩgakameria.

Ici ciĩtagwo ngamĩra, mwena wa guitũ ciũkaga kũhũthĩrwo ta cia ta gwetha mbeca, tondũ cioneka nĩ ciana na andũ agima, ciũkaga na andũ ma kuuma na kũu nja ya kauntĩ kauntĩ-inĩ citũ, magoka makahũthĩra gũkua andũ na cio, ũgakuo rĩngĩ ũkarĩha kana rĩngĩ igoka gũkenia ciana magĩciona.

Mbere kĩndũ gĩkĩ kĩonekanaga ũrĩithia-inĩ wa njũkĩ. Warĩithia njũkĩ, ciaikaranga nĩrĩo ithondekaga ũkĩ thutha wa kahinda kaigana ũna. Ciathondeka ũkĩ ugathiĩ ũgathũĩra, gwĩtagwo gũthũĩra; kũu nĩkwo kũruta ũkĩ. Ugacoka ũkawĩkĩra mĩcuba-inĩ. Akorwo nĩ kwendia no wendie. Na ũhũthĩkaga kũruta rĩngĩ, ta gwitũ twĩtĩkĩtie no ũnyue ũkĩ gĩthũri kĩnyihe, maũndũ ta macio.

Tũrona ũrĩithia wa ngũkũ, no ũkorwo ũkĩrĩithia ngũkũ cia matumbĩ kana cia nyama, no ĩno tũrona haha nĩ ya matumbĩ, rĩngĩ no ĩrekie matumbĩ ĩkomererie macarĩke tũcui. Na ũkorwo rĩngĩ ũkĩruta mbiathara natuo, ũkendia ũkona mbeca, ũkahota gũtwarithia maũndũ maku na mbere.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri, etagwo William Samoei Ruto. Nĩwe ũheanaga maũndũ marĩa mekũrũmĩrĩrwo bũrũri-inĩ. Hangĩkorwo nĩ handũ harendwo gwĩkwo ũgarũrũku, no ambie kũheana maũndũ marĩa makũrũmĩrĩrwo nĩgetha bũrũri ũthiĩ na mbere weega.

Ũyũ wĩtagwo ũthomi wa computer. Ũrateithia rũrĩrĩ-ini tondũ maũndũ marĩa maingĩ marahũthĩka thikũ ici marahũthĩka na ng'enda. Ta rĩu ũngĩthiĩ thirikari-inĩ, motungata mothe ũrenda marathiĩ na mbere ng'enda-inĩ. Kogwo ũgakora mwana auma thukuru ena ũgĩ wa kũhota gũkorwo nĩ aratwarana na mahinda ũrĩa marathiĩ.

Ũndũ ũyũ wonekaga ũrĩithi-inĩ wa ng'ombe cia iria, kana ona ndegwa rĩngĩ ikorwo nĩ cia ũrĩmi ta wa nyama, mabebe, mbembe ciarĩkia kũgethwo, macini he macini iria ihũthĩkaga, ikoywo, igathĩa mabebe maya magatuĩka ma kũhinya. Mahinya, maga pack wo maratathi-inĩ ma kĩndũ gĩtagwo, maratathi marĩa matangĩingĩria rĩera, ma pack wo magoka magekĩrwo molasses. Mekĩrwo molasses, hau nĩho mokaga makaheyo ng'ombe, nĩgetha igatuĩka cia kuongerera iria, kana igatuĩka cia kuongerera ũritũ wa nyama.

Kĩndũ kĩa mbere ũrabatara ũndũ-inĩ ũyũ ĩno tũmĩtaga mĩatũ. Wa mbere, ũmenye mĩatũ kũrĩa ũkũruta, kana kũrĩa ũgũthondekerwo. Wa kerĩ, ũmenye kũrĩa ũkũiga mĩatũ ĩyo kũndũ njũkĩ igũka, kũndũ andũ mataragio nĩ njũkĩ. Tondũ rĩngĩ no wĩige kũndũ andũ hakuhĩ na andũ, andũ maragio nĩ cio na ikĩgiaga andũ nĩ mũkũhĩtania na andũ ma area. Koguo wamenya kũrĩa ũkũra mĩatũ, ũmenye kũrĩa ũkũmĩiga kũrĩa njũkĩ igũka gũthondekera ũkĩ, ũcoke rĩu ũkorwo na ũgĩ wa ũrĩa ũrĩgethaga ũkĩ ũcio.

Ĩno nĩ mĩgũnda ya mĩcere kũrĩa mweya. Mbere tũtemagĩra maaĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuuma rũĩ. Kwoguo kũĩroneka mĩtaro ĩyo ĩũkĩte na nginagia thamaki, thamaki icio na cio igakorũo citarĩ na maaĩ makũigana kwoguo ikoneka i kũndũ kũniaru kũndũ gũtarĩ maaĩ.

Mbere tũtũ nĩ tũmacini tumĩte twa kũrĩmĩra mũcere, tũmacini tũtũ tũratreithia gũkorwo nĩ tũranyihia aruti ma wĩra. Ũgakorwo ndũrahũthĩra mbeca nyingĩ ũkĩrutithia wĩra. Koguo ũgakorwo wĩna bainda mwega. Wa kerĩ, gwĩka ũndũ ũyũ gũteithagia mũcere gũkorwo ndũracindana na ria, koguo ũgakorwo wĩ na magetha mega mũgũnda-inĩ waku.

Mbere kĩrĩa gĩathũũka ũkathondeka, wakeerĩ wathiĩ kũrĩma, ũkamba ũkarora mũgũnda ũcio, kana wĩna mĩtĩ ĩtemetwo, ĩgatigwo kana rĩngĩ mũgũnda ũcio ũrarĩ na mahiga, mahiga macio ũtigĩrĩre nĩmarutwo moothe, nĩgetha kũmenyerera macembe.

Ũndũ ũyũ wĩ bata tondũ no ũhonokie mĩoyo mĩingĩ mũno, tondũ rĩrĩa wagaya thakame ĩigwo bengi-inĩ ya kũiga thakame, mũndũ wothe angĩona accident ena mũthemba wa thakame ta yaku ndangĩkua tondũ rĩngĩ egũbataraga thakame kwongererwo, kogwo ndangĩkua tondũ nĩegwĩkĩrwo thakame tondũ ĩho. Nĩũgaĩte already.